Ikundi cia arĩmi wambere, nĩcindeithĩriirĩe mũno, tondũ ikundiinĩ icio mũndũ nĩathomaga maũndũ maingĩ, maingĩ mũno megiĩ ũrĩmi, na ũrĩa ũngĩhota kũgacĩrithia ũrĩmi waku, kuma kũrĩ arĩa marĩmĩte kwa ihinda iraya. Oho ikundi ici nĩ njega mũno, tondũ nĩciteithagĩrĩria rĩmwe ,nĩciheaga andũ ngombo ya kũnenehia kana kũgacĩrithia ũrĩmi waku, mbeca icio waheo ũbatiĩ gwĩka ũndũ wĩgiĩ kĩrĩmo kana ũrĩmi waku. Narĩ warĩkia nĩtuge nĩkũhanda ũkũhandĩte, warĩkia kũgetha na wendie irio ciaku, nĩũbatiĩ gũcokia mbeca icio nĩciteithĩrĩirĩe mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ mũndũ rĩrĩa agũthiĩ ikundi-inĩ icio, nĩamenyaga kũndũ kũingĩ kũrĩa angĩona thoko ya irio ciake. Tondũ kumana na arĩmi arĩa marĩ hau, nĩmagũkwĩrĩra kũrĩa ũngĩona thoko njega ya irio ciaku.

Kũhana atĩa? Niĩ njĩtagwo Wanjikũ na ndĩ ũmwe wa andũ arĩa tũkoragwo tũhingũrĩte account na bengi ĩno yanyu ya KCB. Niĩ ndahũra thimũ ũmũthĩ tondũ ndĩna thĩna. Nĩ njũkĩte kũmenya atĩ kũrĩ mbeca irutĩtwo na ikahũthĩrwo kwa njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩirwo kũgerera kandi yakwa ya KCB. Nĩ ngũria atĩrĩrĩ, kana no mũhote kũndaarĩria kana menye nĩ atĩa mbeca icio irutĩtwo, na irutĩirwo kũ na cihũthĩrĩtwo gwĩka atĩa. Tondũ niĩ ndahũrirwo thimũ nĩ mũndũ nderwo atĩ harĩ mbeca cirarutirwo kaandi-inĩ yakwa na ararĩkia kũrĩhũo na mũndũ ũcio nĩarĩhĩtwo gwĩka ũndũ mũũru. Hihi no mũhote kũndeithia nĩgetha menye mbeca icio ciarutirwo rĩ na nũ warutire?

Rĩa mũico rĩrĩa thirikari yaheanire irio kũgerera rũrenda rwa intaneti nĩkwagĩire na mathĩna maingĩ mũno na andũ nĩmaiire irio nyingĩ mũno, tondũ, wakoragwo ĩ ko nĩ mũcií ũmwe na wĩna thimũ inya, thimũ icio inya nĩcikũingĩra rũrenda-inĩ na marĩkie kũheo irio na koguo ũgakora mũciĩ ũmwe nĩwaheo irio nyingĩ mũno, nakuo kũrĩa marĩ na thimũ ka thimũ ĩmwe makahota o kũheo irio cia thimũ ĩyo ĩmwe, ũndũ ũyũ nĩwarehire thĩna mũno tondũ nĩwakoraga kwĩ mĩciĩ yoya irio nyingĩ mũno, na rĩngĩ nĩma nginya nĩmehotete, no kũrĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete na ya atumia akũrũ ndĩonire irio icio tondũ mũtumia mũkũrũ tiga akorirwo na mũndũ ũngĩ ũngĩmũteithĩrĩria kuoya irio icio, mũtumia ũcio mũkũrũ kana mũthuri ũcio aingĩ ao mationire irio icio, niĩ ingĩhoya, o mũciĩ o mũciĩ itũra ĩheo namba yayo, na kũu intaneti ũkĩingĩra ũkĩheo irio ũkaheana namba ĩyo, ũndũ ũcio nĩũgũtigĩrĩra mĩciĩ yothe nĩyoya irio, na gũtirĩ mũciĩ woya irio maita merĩ kana matatũ, nĩgetha mĩciĩ yothe ĩiganane.

Kĩhumo kĩa mohoro kũri kũ ma thukuru, gĩkoragwo kiumĩte kũndũ ngũrani ngũrani, rĩngĩ nĩ mohoro-inĩ ma TV kana rĩngĩ nĩ mathimũ-inĩ kana rĩngĩ KUCCPS kana rĩngĩ, kũndũ ta zeraki kũrĩa ciana cia thikũ ici, nĩ ci, ici nini, cirekĩrĩrwo ma arama ciao handũ mũciari angĩhota kuona, ũndũ ũyũ nĩũteithĩrĩirie mũno, tondũ ũrakora mũciari na mũrutwo na mwarimũ nĩmarahota kũmenya ũrĩa mũrutwo ũcio areka thĩ-inĩ wa mathomo make through kũingĩra o hau nanĩmekũmenya, oho, mĩaka ĩyo ĩhetũkĩte ũrakora, thikũ ici, nĩ raithi mũno kũmenya ũrĩa mathukuru mareka, tondũ through rũrenda-inĩ rwa KUCCPS kana gũkũ ama mohoro-inĩ nĩmaratarĩria ũrĩa mathukuru mareka.

Geithika! Niĩ njũkĩte wabici-inĩ ĩno yanyu ũmũthĩ tondũ nĩ ndĩrenda kũhoya marũa ma gũthiĩ kũruta wĩra thiinĩ wa bũrũri wa Kuwait. Ndĩ mũrutwo na nĩ hĩndĩ ndĩrarĩkirie mathomo makwa Yunivasĩtĩ. Ndĩrekaga kothi ya ũndagĩtarĩ kana care giver na ngũhoya ũteithio wa marũa macio nĩgetha nyone kana nĩguona mweke wa wĩra ũrĩa ingĩthiĩ kũruta kũu Kuwait. Nĩ thengiũ mũno nĩũndũ wa gũtũcerera wabici-inĩ citũ ũmũthĩ. Marũa magũthiĩ Kuwait nĩgetha ũheo, harĩ indo irĩa ũbatiĩ gũkorwo nacio. Wa mbere nĩ certificate kuonania nĩ ũthomeire kothi ĩyo ũroiga. Wa kerĩ ni kĩbandĩ giaku. Wa gatatũ nĩ marũa makuuma Cibũ, kuuma kũrĩ Cibũ wa itũra rĩanyu. O ho nĩ ũgũbatara Abstract ya borithi kana Clearance ya kuonania ndũrĩ weka mahĩtia o mothe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Thutha wa kũrehe maratathi macio mothe gũtirĩ ũndũ ũngĩ, ndikuona ũndũ ũngĩgirĩrĩria ngwethere marũa macio nĩgetha ũhote kuona kana kũrora kana nĩ ũkuona wĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kuwait.

Wambere, mũndũ ũrĩa ũroraga arwaru nomũhaka akorwo na ngoro ya gwĩtĩkĩra andũ nakũma, kũmanyita kũringana na mũndũ thĩna ũrĩa enaguo, tondũ mũndũ angĩaga ũndũ ũyũ, ũkoraga ndarĩ na ngoro ĩyo ya kũrora mũrwaru na rĩngĩ noatiganĩrie mũrwaru ũcio na, ũguo ti wega, oho, mũndũ ũcio no mũhaka akorwo na mũndũ wĩna ũmũndũ, nĩgetha ahote gũteithagĩrĩria mũndũ ũyũ, kũringana na ũndũ ũria e, kana kũringana na thĩna ũrĩa mũndũ ũyũ enaguo, tondũ ũrĩa ũngĩ ũngĩnyita mũndũ wĩna mũrimũ wa cancer tiguo ũkũnyita mũndũ ũrĩkĩtie kũheo mwana, no mũhaka ũkorwo mũndũ ũngĩhota kũgarũrĩra, na ũka ũka ũkatungata mũndũ kũringana na thĩna ũrĩa enaguo, oho, nĩgetha ũhote gũcokeria kana kũrora mũrwaru, nomũhaka ũkorwo na ngoro ya tha, nĩgetha mũndũ ũyũ mũrwaru ũhote kũmũtungata wega, tondũ ũtakorwo na ngoro ya tha ndũngĩhota kũmũrora na ũrĩonaga tarĩ tarĩ ahĩtia make na atĩ arĩ mũrwaru, noti kwenda agwake, tondũ kũrwara, gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota kũrwara.

Ngathĩti ya ũmũthĩ, ũhoro ũrĩa ũgwĩkĩrĩtwo hau mbere, nĩ ũhoro wa bũrũri wa Kenya tondũ nĩũranyitĩte, ka nĩũrarĩ na mahoya ma kĩbũrũri ira, oho hena maũndũ mangĩ ma budget ya mwaka wa twenty ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithano na ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩthathatũ, oho nĩyo ĩrarĩrĩrio mũno thĩinĩ wa bũrũri ũcio, oho nĩhauma na maũndũ mangĩ, ũrĩa mwana taũni-inĩ ya Nyĩrĩ, aranyitirwo kĩa hinya, aroragwo, na gũthikwo thĩini wa rungu rwa mũndũ, ũrĩa ũramwĩkire ũnyamũ ũcio, na mũndũ ũcio ararĩ beba beba ya nyĩrĩ taũni, oho, nĩhauma na rũgano rũngĩ, rwa mũthuri ũũkuonekaga anyitĩte mwana, mwana ũrarĩkĩirie gũkua thibitarĩ-inĩ, tondũ mandagĩtarĩ nĩmaragomete, koguo mwana ũcio nĩaratwarirwo thibitarĩ-inĩ, ndanahota gũthondekwo, koguo, mwana ũcio araikara oũguo handũ ha gũĩkĩrwo rĩera, mwana ũcio, na nĩararĩkirie kũhurũka.